Eeh bo komonut chikilishetab chepkondok amun netai ikere kole ngo noton kebesenchi rabishek kuku Ako amunee kebesende rabishek choton sikwae nee nebo maana. Nebo oeng ko siku hizi kikochanga makornatet bik ibesendoi rabishek kii amomii much kolenjin komwaoun lembechek kii amomii kit neyoen, nebo oeng ibesenchini chito rabishek kwakoyatet mungaret tii, mungaretab ingwek mungaretab kwalda pandek, mungaretab Cheng mungaratok akonebo kwalda ingoroik Kobo maana kwal bo maana inai ile ngo noton nekebesenji rabishek. Nebo eeh komelen Kila mtu nekebesenchin rabishek en kasari amun kikochanga makornatet tii eeh nebo oengi ko chorset, kikomach kouit ngalekab chorset en besenetab rabishek hasa nyokochikili. chito korong kole ngo noton kebesenchi rabishek.

Eeh bo komonut eeh sipitalishek cheyechen en amunee korong netai komii tukuk chemoimuchi konyor sipitalishek choton chemengech Aya koraa konyor mionwek chechang eeh mii maitaji nebo somok nebo oengi mii maitaji chemaket en sipitalishek chu echen komii maitaji tukuk mororu kii eeh nebo somok kii ko ngele mioni chito komii toretet nebo haraka melelen ati telenjini chito ati ooh tokwo oldage kochengat kochengat kit nekomomii sipitali aah nebo somok kii ko kerichek ngalekab kerichek ko Cheng nyoru chito nyoru chito kerichek en haraka eeh akotoreti kwa haraka momii aya ko momii ko reduceni ngalek chubo kosirto chito komee chito eeh Ako konyek koredusen mionwokik chechang mmh amun pitunat Kila kitu kinyoru Kila kitu bilit ne.

Mmh Chang oratunwek kii chekechoben sikwai lokoiwek en ngalekab chepkondok en kokwet koron netai ilenjini ilenjinii kobotindet kogol ingwek, beek, ingwek kii mii imuch kogol chito okot nyanyik kii ko oret age non nebo maana ak konyor chito rabishek kii kwalda aah nebo somok kii ko imuch koripchigee chito tugaa ikei cheko ialde. Nebo somok kii ko boishet nebo nebo kobotishet ,kobotishet Kobo komonut nia amun konu rabishek chechang imuch itindoi chito imbaret karibu acre mbili kole komuch kobchechi imbaranoton kole imuch kogol ingwek en oldage kogol pandek en oldage kogol kipsongik mo ingwek wee mo psongik mo pandek tukuk chechang ko oratunwek chon chechobe chito chepkondok en kokwet. Nebo somok kii melelen ati lasima kokoi kobotik chito akot koraa komuch korib chito tugaa, korib nekoo korib ngororik ko kit nebo komonut kokeny non kekuru rabishek en kokwet ko.

Oretan IEBC rani nebo piretab kura ko kocheng chii kondoidet nebo netoreti emet netoreti emet eeh kecheng kondoindet neingen nebo maana nyokotoretin bik kii ndeite korikab bik komii bik chenyolildos wee en kokwet kotoreti Kobo maana piretab kuraa nebo oengi eeh oret age ne konye bik ek piretab kuraa ko kondoidet, kondoidet neingen nebo maana kondoidet noton ko kongen kole amunee kakichakwan inendet amun moo kondoidonoton tabiyenyin ko Karan nii nken nken korib nken rirenetab bik kikobun shidet akinee sasa kongen kole amunee kakichekuanan. Eeh en IEBC kokenyi chakuanet ko mii eeh kikomach sikochanga aram nyosin komii bik chekele chekekere siko koo sikoo ko defenden bichoton nii bikaab kurait.

Bo komonut nia waletab akobo walet kongeten ngalekab kasari kochobe ak kewole mungaret en kounti en kokwenyuny amunee korong netai ko barabaraishek kokoin maana kikotoret bik chechang nia barabaraishek kii kwanza en bik cheyoe mungaroshek kwak kikotoret sikotokoiben mosikenywan en maybe koib mungaret ko mokomii shida noton ngele ngalekab barabara nebo somok kii ngalekab sitimok eh kikoik bo maana nia ngalekab sitimok en kokwenyuny amunee kikotoret bik chechengi ako mekomii ngalek chekee eeh keboishen ngalek chon Kobo Kenyi ta inam tai itou inam nee alafu ngalek chubo television eeh kikoik Maan nia sikonai chito kole nee netesetai en emet eeh nee netesetai en emet tii nee ne kabit en emet ako nee nekayai emet kowalak, kikoik bo maana kikotoret bik en bik en ngalekab skrinishek nia nebo mut ko ngalek chubo eeh somanet kikotoret lokok chechang en sukul lii konei kole eeh bo maana.

Moshinishekab kasari chebo temishet tii kikoik bo maana nia kikotoret mukulima koik kokany kasinyin koik roisi mokomji mokonye mukulima kochikan nii sasa kikoik bo maana nia en temishetab rani eeh moshinishek choton kikoik bo maana amun bik chechang much kotindo chito mbaret neo nemoimuche okot kwai bik kii kokonye koboishen rabinik chechang ko kosir bikab kasit koyai kasit noton sasa kikoik bo maana moshinishek chuu sikoraisishan kasit mii cheketemish, mii alak chekesemberishen, kepitishen kikoik bo maana nia en chito ne ibotishe eeh bo maana nia amun imbarenik chuu kocheng ana komuch kotindo chito mbaronok chechang kobetyin kole boishen toundo Ono ko sikotar kongeten nini imbaranik chuu sasa komineni koboishen moshinishek chu amun bo maana ochei kikotoret tii mokonye chito kochikan en haraka sasa kikoik bo maana ochei ngalek chuton bo temishet en rani en so en soboninyonet Miko.

Eeh Nairobi ko townit neo Nia eh Kenya ininyon nii Capita city nebo eeh nebo Kenya sasa imuch koyotyigee chito mungaretab ngoroik en Nairobi kotesen ko oret age non neibu imuch iyotyigee chito kole Koro nee nemakat en Nairobi. Nebo oengi ko muchi ialde chito ingoroik kii ialde iyotyigee kii nebo ngele supermarket en yon ne bora kii agetutuk neibu rabishek. Nebo somok kii boishetab eeh moshinishek, moshinishek kii ko oret age kokeny nekonye iib ii printenchi bik may be inemu kartasok itou ialde ko oret age non nebo maana neyoe kole yoe kole kokonyor koronet en Nairobi ,Eh nebo angwan ko ngalek chubo moshinishek kii moshinishek kii Kobo maana Nia amun much iyat chito kit neu cyber nengunget karibu nengeten mii karibu neto lokab sukul, ko sukul komii lokok che rekodeni chemoche konem kartasok.

Tinye komonut nia koboishetab ATM kosir iwee offisisiek amun korong netai ko saveni rabishek kuk kii ko reduseni ngalekab chorset alafu koreduseni ngalekab chorset tii komokichorenin rabishek kuk ovyo ovyo alafu koroisishoni ngalekab m-pesa kowee chito ngele imuch kewee kit neu supermarket ial shopping chekuket ak ial tukukln chechang Chang nia koreduseni ikoitoi kityok ATM kechilun nii ak kemwoun kelenjin siling hatak, mokomji ngalek chuu kisibotegee kependii offisisiek ilen hatii ngele for example kewee kii neu benki, benki nimoche icheru rabishek kuk koigu roisi nia mokokonin kasishek chechangi amun indoi ATM nengunget inemunene kityok rabishek en haraka alafu Kotor metindoi chito haraka nebo may be kewee mahali Kobo maana nia amun mepechile ikoitoi kityok ATM inoton nii kechilun rabishek kuk kii ak ityo kemwoun kole imoche siling hatak ko bo maana nia koreduseni okot ngalekab chorset en kasari mokomji ngalek choton bo chorset tii Kobo maana nia en ngelek choton bo.

Eh tinye komonut neo overdraft en ngalekab chepkondok eh netai ko maybe konyor chito shidaitab rabishek ana ko seveni chito rabishek chik en oratunwek che chang chang, nebo oengi eh rorunetab chepkondok ko bo maana amun imuch kotoreti chito ko maybe komotindo chito rabishek chemeii en account ko bo maana nia amun eeh kotoretin nii en tukun che chang chang nia. Overdraft ko en rorunetab chepkondok eh reduceni kokeny mungaret neo nekokwai bik en kasari, nebo somok kii ko maybe kiboishen bik ngalek koberberishen kolenchi konem rabishek chelione ko oret age non nenyolu ko tinye komonut nia en overdraft en rorunetab chepkondok ko yon kotewendii chito kobokoberberishe komoche kochor rabishekab chito age ko makara kioto sas ko kaigai kilenji chito marorwo kosir kochanga rabishek.

Kororet netai nekiororchin bik chemiondos olekiomdi kerichek kii netai sikonai simaam chito kerichek chechang ako ametab kerichek chechang kokonu mionwek chechang en borto ko amun kokoboishen chito rabishek ko imuch kotesu ngelel choto bo miondo amun kokoboishen chito rabishek chechang, kokoboishen chito kerichek chechang en borto akakochenga kerichek en borto. Nebo oeng Kobo maana konai chito kole omdoi Ono kerichek ako saa ngapi ne makat aam kerichek chuu ngo saa sabai ngo chioni ngo saa kumi na mbili Bora kakonai chito kou yekeororchi kole kiomdo Ono kerichek, bo maana mii kerichek alak chenkiam chito komoche chito keororchi kelenji lasima iomishe kole lasima I am anan lasima iomishe korong Siam kerichek anan lasima Iam kerichek siomishe Kobo maana nia so Kobo maana nebo somok kii ko ilenji lasima kee amunee sikeororchibik chemiondos kele kiomdo Ono kerichek eeh kerichek komii tofauti mii chebo mionwek tofauti tofauti.

Kit nebo komonut nia amunee sikeboishen soiti yaetab cheruenetab rabishek en simoit amun roisi ngele yon itindoi chito shidet korong kemoche chito kemoche rabishek en haraka kichile chito simoinyin kityok sikonem rabishek choton Kobo maana niton. Nebo oeng komiten mii chito k Olimbo reserve olin ako mii kakopit kit nebo haraka nemoche keboishen rabishek komakat itindoi chito en m-pesa rabishek Kobo maana nia amun kakosaven chichoton komoche koboishen rabishek choton en haraka. Nebo oengi ko mii chito nekomoche eeh ko boishen rabishek en haraka kobo maana, nebo somok kii ko much kelenjin kamian chito ak kimut sipitali alafu kimuch komomii rabishek kii ko komii chepkondok m-pesa ikere ile bo maana nia amun nii bo haraka. Nebo somok kii kosaveni koseveni maishetab chito amuni eeh much komomii rabishek en m-pesa ko toreti nia kikotoret bik en ngalekab konunetab chepkondok ,nebo somok kii ko chorset reduce seni ko bunkusoni ngalekab

Bik chechang ko kikomach sikoto koboishen rabishek en oratunwek chemomokotin eeh sikoboishen bik rabishek chemomii tetutik much konam chito chepkondok kole ati kab koboishen chito kwakoib dancy kwokoboshen en oret nemakat komobo komonut nia ngalek choton, eeh Kokonu hasara komii bik chekomoche koboishen rabishek kii eeh bik chemomii tetutik eeh boishen chito rabishek kii en oret nemakat ako rabishek choton komuch konam chito kwalen biasharet ko katem ko imbaret kokolen ingwek, kokole nyanyik ikere kole oret age kora non neibu rabishek lakini bikab kasari moingen ngalek choton boishen kityok rabishek lekamach koib chito ot iib kochezanen ngale chuu bo PS ikere ile Kobo maana koyoki chito ngele lokok koboishen kwame nee tukun chemotoreti en soboni ikere ile mobo maana boishen chito en nee nekotopongonu korib tetutik kole boishen rabishek chu kolionchi koutyen kole kamakat rabishek chuu keboishen en oret nelion anan oret.

Kanemunetab chebkondok koimuch ibaishen ortinuek chechang, imuch ibaishen Identity card neng'ung'et ih withdraw rabisiek choton ih. Ibaishen tii ih , ibaishen account number sinemune rabisiek choto. En nebo aenge ko kokobit ng'alekab till number konemunen rabisiek chik, ayako komi account number ih anan ko Airtel money komiten *34 ko oret age nekinemunen chebkondok oret age koimuch iagyi chito maybe nebo tuget ih anan ko nebo center iagyi rabisiek choton ih oret age nekinemunen chito rabisiek ko eh nebo aeng ih komi boisianibo account number account number account number koimuche kobaishen paybill ih en lipa na mpesa koba maana nea en oratuniek chebaisien chito yekinemune rabisiek en neboange ko kikoek bo maana

Eeh tebe kole amunee sikomii taban korik chekesikishen en sipitalishek en korik alak amun netai ko olindo kii ko mahali nee makat komii taban amun mii kelelet alafu mahali nemakat kikochin chito eeh kikochi mmh kotepi komiee ko kosich lakwenyin netala koboishen ngalek che ko mii bolotet olotok kii eeh ko boishen kokonye bik eeh simakany makonjwa alak amun mii bolotet yotok kii ak akot cheoyosok chotok sikishek en olotok kii kobune mauchungu chechang nia sasa samakany wakonjwa chuu alak chuu konai kole eh nee netesetai ako simanai bik kole korobik amun tukun chekiwunye en sipitalit noton.

Moek kii kekerchin cheko eeh tebe kole amunee sikikochin moek cheko kikochin moek cheko sikonyori eeh afya nekararan nii koet tii eeh ko nebo somok kii ko nebo oeng ko reduceni mionwokik chechang, cheko Kobo maana en moek. Eeh netai kokonye moita koet tii anan komianamian moita, nebo somok kii ko much mobiyo kamet ako takomingin moita sasa ko makat kekerchin cheko moyato nii eeh koreducen mionwek kii eeh koet moita eeh konyor eeh borotet nekaran moita ak tukun chechang chekonye moyaton ko kararanit en sobenyin, koreducen mionwek chechang che.

Bi chemiondos sii keteshin beek eeh netai komuch mokotindo chito nguvut keteshin beek sikotes nguvut tii kokoin chito konyori konyor nguvut tii akot nengololi. Nebo somok kii ko much kayee chito maiwek chechangi Kakochanga en borto sasa komobek beek en borto ako nengen ile bo maana beek en borto nebo chito sasa kopideni keteshi chito beek choton nii sikoteshi ak kokany kokimit tii. Eeh beek any Kobo maana en borto ikere nkomian chito en sipitali kelenjin keteshi beek ak ityo kilenji takitari yee beek chechang may be kole koribun kombok karibu kombok loo amunee sikomwaa takitari kole yee kombok choton loo amun ingen kole bo maana en bortangung simakany kores borto kokany chito koyam borto, eeh kokenyi bechoton en borto ko konu kimnotet neo nia en kimnotet kokonye chito kot amun ngo motindo chito beek ko rese eeh akoik maa koik mikonj komian chito.

Rabishekab chepkondok kii chepkondok koba emetab sang korong netai komuche chepkondok choton nii komotoretin en emetab sang kele kamian chito kekonu rabishek choton kinyaen, ah nebo oeng ingele kanget chito kochopso ana koyo kit nebo maana kotoreti rabishek choto bo emetab sang ko reduceni ngele chechang che mamakat eeh nekikotoret bik ngalek rabishekab sang amun mukondo chito bilitab sipitali ngele kamian chito ngele kakimut emetab sang keboishen rabishek choton eeh keribe rabishek choton nii koba emonotin keboishen ako bo komonut en chichoto ikoito rabishek choto. En chepkondok choton kii ko toreti boishetab kobit tukuk che bo maa.

Boishetab temishet moshinishek cheu bik en temishet tii ko roisi amun much kotindo chito imbaret neo amakoi isir chito bik chechang moche kotem imbaret agenge ako mii kikopit ngalek chubo moshinishek kokoigoe chito kocheng moshinit tii kote Pole pole kosir bik ko haraka moshinit ko haraka komuch komach chito rabishek en haraka kotoreti ngalek chombo moshinishek amun roisi ah ako haraka melen kole kigeni chon kikoegee amun niton iit ile kesir bik kotem imbaret komuch koboishen betushek chechangi kotemishe koyoe tukuk ketemishe keyoen ngalek alak kii ko mobo maana ngalek choton ko Iko roisi keboishen moshinishek kii koik haraka konyor chito rabishek cheimuch komach chito koboishen rabishek eh haraka kotoreti ngalek choton bo moshinishek. Ikere ile wakulima chebo rani ko igoigoi ngalekab moshinishek kosir kosir bik.

Kikochanga boishonik chechang chebo mgalekab temishet en Kenya amun eeh, netai kikomavh ko niboishen choto ngele moshinishek itemen pandek ana itemen ngele eh marakwek anan item kipsomhik eh ngele komokongen mukulima keboishen kit neu pandek kobo maanan Nia amun boishoni chito moshinit kosir bik, en ngalekab moshinishek ko roisi melen ibe saishek chechang nia en mukulima kiboishen rabishek chik en kenyoshek chebwone mmh ibore ikere kenyoshek chebwone mokomuche tokobois bik en imbar kosir en kakopit ngalek chubo chubo moshinishek ko kakoraisishan kasitab mukulima komokokonye kochoka chito en imbar soiti sikopit ko kokon komonutik chechang chemotoreti en soboninyonet.

Eeh miondap maleria aah ko tegemeanen kole maleria ngoro imuch ko maleria nebo eeh kaamin parasite ii, kelee sever illness, dudu wa drug resistant may be, anan ko nyikisindo konyikis chito koo konoe kole maleria ngiroo, ayaa kerichek chekikochin biikab maleria kelee kitokondoi imuch kele chito ne nyikis for example eeh kikochin kerichek chekile quinine komi first tremister koo lagok chemengechen kikochin pitiat dose kikochin aah kobote quinine ichoton ii, akoo daktari ko lasima koconfirmen kole kakobima korotik korong anan koo koroo kole side effects komuche kouni en mianotok bo maleria eeh komii eeh chloroquine kekere kole miano mianoto bo maleria aah mi sub-maleria treatment koo vip quinine.

Eh kikoik bo maana ngalek chuu bo temishet en kasari yoe chito ikochigee kasishek chechang nia Ako mii ngalek chuu bo moshinishek eeh kora mukulima komokemoche koyai kasishek chechang nia boishet ako mii kokopit ngalek chubo moshinishek kii ingete chito imuch itindoi imbaret neu makoi itar imbaranoton kele oteme yon kokikoni ichoma nii ngele ideii indei keturek sikoyechemitun pandek ikere kole makoi kochobe chito imbaret koboishen bik choton chon koyai kasit noton bo imbaret lasima igilgee ioljigee moshinit ngun eeh sikopit itoret pandek choto konyor afya nekararan koyechekitun tun kealde inyoru chito rabishek Chengen ile koklge saam pandek chuton sasa kit kimwaoini mukulima nenyon ilenjini moshinit tii Kobo maana en sobini akonyokoyoe kasingung koik roisi en kasari.

Eeh somanetab geographical komii kongem kipsomaninik en oratunwek chechang nia nitai ko emet kowalak kou may be kotesak droughts eeh floods kochanga eeh ko komuch kokonu kongemak emet tii ak kokon ko mmh kokon eeh predictable weather kokonye emet koik slightly anan ko koon koturok emet. Nebo eng ko kotesak mat Yani temperature kwak barak ngele for example lake Victoria, lake Turkana mmh koik climate ikere ile bo komonut nia eeh alafu ko poor urban planning kou Nairobi, Mombasa Kisumu kofeseni ngalek choton bo slams kachanga bik chefu environment ikere ile bo maana kabisa konu eeh emet kosamisit tii koik kii nemotoreti en emet.

Boishonik kii cheke oratunwekab chekeboishen kekonori tenderek en imbaranik kyok kii netai ko kobat mukulima imbaret koisto chebuk kii cheiboishe en imbar eeh ko ngalek choto ko chebo uchafu chebo imbaret kochongiochin kowech imbaret ko koik kondoik keswek kogol chito imbaret komomii kii nekese amun koyochi kasit imbaranoton amun makoi ilenjon chito kepet imbaret tii ak iinde kityok pandek amended keswek mende nee itorojinii ikes nee momii lasima iyai chito igiljigee imbarengungi iste tenderek en imbarengungi sikopit ikes tukuk chebo maana. Eeh en ngalekab kipsongik korong kolasima kwak chito kokiljigee ngalek choton bo eeh oratunwekab gaa cheboishen chito eeh melenchon chito kegol kityok ak imoche Ikes ikese nee amekiljigee imbarengung.

Kotianit kokon sirkalit chepkondok amelel ati mungaroshek amunee eh kokon sirkalit rabishek kotoretengee bik kii eh ngele mii chemeii emotunwek chon moimuche kotoretengee ikele komioni chito amomii rabishek komuche kokon sirkalit rabishek chotok kii sikopit kotoretengee bichotom amun moimuchigee amun momii rabishek choton ile melen chito eti kemii mumgaret momii ngalekab munngaret yoton amun nii melele ati kokon sirkalit rabishek ngele kobwa emetab Nairobi anan ko emetab Kisumu anan ko emetab Kenya kolen chito ati kalian kokochi emonotin rabishek amoikochi emeoni, kolen bik alak kii en mungaret amomii ngalek choton kokon sirkalit rabishek choton kotoretengee bik en koredusen nii ngalekab miondo ngalekab eeh komeo bik chechang ee.

Abuati ale mualimuek en kokwenyu ih kanetishet neo amuun ih. Ko ingo mi lakok sugulit age komuch kotoo konet choto kobaach agilit nyin ih kotareti lakochoto koker kole nee neyae en kokwet nyuan kanetishet mwalimuek choto kotaret lakok choto konyor boisionikuak ih . Konet kole ortinuek Acho cheyae chito sisob ih ueyae chito koek ba maana amunee kaikilge , amunee mwalimuatnato ih konetin ih amuun komuch koruruch lakok maybe neuu kele for example village nenyunet Ako len sikik konech ki kidogo nekikochini lakuchuto kole kaigilge

Bik chechang sikochome alak omitwokik chekonorotin kosir chekibute amun omitwokik choton nii chekikonor ko kikeenya kikenai kole chakulechu amunee sikekonor toreti nee en borto kosir chekibute. Ako koraa chekibute bo maana amun kobunu imbar direct eh toko fresh en bortab chito en Ingele chekikonor ko betushek alak kongemokos kokonu mionwokik en borto kotoku kokonu chito imiani Ako kealen choto omitwokik choton ko Karan ikere ile olenchini bik chechangi chon minute ko no maana sai age amino eh nunu imbar ana nunu kobuye mukulima ak koyochi kasinyin konde mbolea konde tukun tukun chechang kosir chon kokonu en soboninyon ko koigoi bik chechangi omitwokik chekikonori kosir.

Eh tos nee nekararan nekenyoru en konetisshet en korik chekororon, eh konetishetab rani ko koik bo maana amunee korong netai ko kinyit konyit chito sikikuk ko oret netai nekanyi en korokyok ah nebo oeng ko inkonyit chito ingele for example inkonyit boyongung ko oret niton nekonye korokyok ko kararanit. Eh konyit kogeny nebo kokwet ngalekab sosisiet en kokwet komakararan ko ibu koulishet en bik chechangi kosasin bik kokerit bik kouwon nebo maana en kokwet ak koborun bik sosisiet neetebengee chito ilenjini Kalyan kayai nee amunee sikoik anee nekasasan en kokwoni amun tabiengung nemakararan. Nebo oeng ko Karan ko Karan otebet otebet ko konetishet en korikyok nekonu maana ak ngalekab tililindo, kotililit chito ko bwone biut ngung kole tilil chichi en amunee.

Tuguk chechang cheke boishen chetoreti en ng'alekab somanet netai ko ngo mi bik kotareti lakok koe bek mwalimuek ko lazima ko net lakok kokachi akilit neng'ung'et akokochi information kole magat iyai ni ak ni sisob. nebo aenge ko ng'alekab discipline koba kamanut en somannani en sugulisiek amuun ih inete lakok kole oret ni ko kararan ak oret ni kosamis. Nebo aenge ko konyor chito chakula kogile en somanetab amuun ngomabiyo lakuet ihko magoi soman en sugulitab barak somanet ih chetoreti en somanet en sugulisiek ikere Ile bo maana en lakokchak raani

Lasima kokere kokwet che kinetisie eng paragutab emet. Ngele tugun cheu komputas kotoret lagok konai tuguk che chang. Korok nebo aeng ko mi biik kolsetab bandek, igere ile bo kamanut kogeny chekinetisie lagok konyor cheret neo. Kogere kokwet kole bo maana sokat tugul che inetisie eng paragutab emet. Nebo aeng ko kopendat lagok konai ematinuek che chang, ngele kakimut Kisumu, konai kole ne netesetai eng emet. Kogere kokwet kole ne nebo maana koboisien lagok ngalechoto bo ee chekinetisie. Koboisie mwalimuek eng ngalekab kopendat lagok konai ematinuek cheterter sigopit

Eeh tyongikab rani ko komach kokoromitun kidogo amun eeh ndile tyongik chemii en samburu komoswekab chekiriben tyongik timin ab Keny ko tofauti amun mii security compared Ako reduseni harm chebo bik chechang mokonu any damages so ko kit koredusen ngalek choton ko komomii fitait en emet. Tyongik tyok komii chekomach sikokoromekitun kidogo eeh sasa ko lasima kecheng bik cheribe simokon koyumisan bik chechang Kobo maana tyongik en emet amun konu ribe bik ak kimopitu mmh ngi compared ak komoswekab komoswek chekiriben tyongikab timin en Kenya Kobo maana nia.

Chang tukuk chekeyoe cheimuch keyai eeh siketoret sukulishek en kokwenyuny komuch ketech sukulishek alak cheterter eeh ketech sukulishek komii lokok tafouti tofauti anan mii chon makostoi, mii chon mokertoi, komii chon mopendotet komie, mii chon mongololi komie ko kosirkalit komakat ko konsidan sukulishek choton en kwokwoniyon sikotoret lokok tukuk lii konyor somanet komii chon moimuchigee wee chon moimuchi kopendat chon moimuchi kokeryo yani chon mokoronen lokok tukuk ko lasima koyai sirkalit tii en kokwenyuny nii konai kole kitoretoito ono lokok chuton en kokwonoton nenyinet. Eh nebo somok ko lasima konai sirkalit kole kii lokok choton ako imuchigee anan moimuchigee en kokwonoton nonitet eeh kokeny komii mwalimuek chekisirchin lokok chuton.

Sobet eh mwaetab kokwet eh kokon lokol che tab sober eh kikochanga ngalek chechang nia ko lasima kokon kokwet tii kole lokok chuu komakat koyai ni ak nii sikopit kesob, makat keyai nee ak nee sikopit kosob choto en emetab. Makat kwo inee chito sikonai kole nee netesetai en emetab makat konai chito kole en konunetab chemaket ako muitaet lasima komuita chito sikosob eh muitaet koraa kokonu chito konai kole ui sobet eh muitaet koraa kokonye chito Koro kole ui tai sasa lasima kokilges chito soboni sikokay koik bo maana eh kokwet akokoji Loko alak otebet nekaran konai kole ui sobet ako lasima kokijgee chito sikomanda ana koboru.

Mmmh kipsomaninik chechangi en barakuni nyon bo Kenya eeh koyoe tukuk cheboishen kipsomaninik kou kele imuch kosir chito eeh ngelel kosir kitabut neu eeh CRE eh CRE kokonu eeh okilinyin chito anan tukuk cheke elewan soidi en kitabut noton kisoman, kosir chito itindiot otindotiot ko itindiot ndoni eeh Kobo maana soidi eh bik chesomoni ak kogere chito kole toreti itindiot ndoni eeh kipsomaninik chechangi eh kikiboishen bik eeh maybe Kobos toron nebo chito kouse chito kole kalya chichi kayai makosa nee. Eeh kipsomaninik ki kikoik bo maana nia amuni konu ingele kokosir chito kitabut tii kitabu nii komii eeh kotou ndono chito soboni sikosob kitouno ono kobun chito machukumu chengwonen kobun chengwonen sikonai chito kole kayai nee chichi sikosob kayainee chichi sikonai kole ui soboni.

Mmh somanani kikotoret kipsomaninik chechang Nia kotokomengech amunee, toreti toreti ngelekou lakwet memening kochobe boishonik Chechik ko koronekitun konai lakwet kole kakisomoni sikesob, kisomoni sikeik professor kisomoni sikeik tokitorindet, kisomoni soik nee oik chito anan nii ngele nabas nenyunet ngelel kenyoru chito rabishek ko moi rabishek choton komoi iyochi kasit mokonyoru rabishek hivi hivi nda kakonai kipsomaniat kole lasima okilgee lasima oasiman en sukul lasima bl asoman en sukul salia soik akanee kou chito soik dactari soik eh okwerie ndekeit soik kii polisiot ko lasima kogilgee lakwet en sukul. Eeh nebo oengi ketoret sikinet kipssomaninik kotokomengechi eh konai kole sobini kolasima okilgee chito, mokosobe buch kole lasima kosob chito lasima igilgee chito en sobet en emeoni mokosobe buch kou noton nii lasima igilgee isobii ana en somanani komii tukuk chechang cheime bik.

Eh rabishek siku hizi keribe en oratunwek chechang netai kindei benki, benki Kobo maana niaa amun mao Kila mtu newendii yoton nii koyoton nii kongetine rabishek choton ko oret netai nebo ribetab rabishek en ngalek choton. Eh nebo oengi ko kikopit angelek chebo M'PESA, M'PESA koraa ko imuch koribun rabishek kuk kii yekeinde mshwari ko oret age non netoreti kokimit kora rabishek chechang ak ko nenguny en rabishek siku hizi kikoik bo maana soidi.